Mũndũ angĩenda ngombo, nĩ aheagwo na ihenya, kogwo mbeca icio woya nĩ ihotaga gũgũteithia. Na no mateithagĩrĩria mũndũ kũreha kahora kahora, matigũtenyeragĩa, rĩrĩa woya mbeca icio, matigũtenyeragĩa kũrĩha, ũrĩhaga kahora kahora o ũrĩa ũngĩhota ngĩnya ũgatwĩka wa gũcirekia. Na oho mũndũ nĩ ahotaga kũiga mbeca ciake wega kũu, ũkahota gũciga wega ũrĩa cingĩhota gũgũteithia thutha-inĩ. Na no ma koragwo na ngombo nene, kogwo matingĩkuma mbeca iria ũrenda, woyaga mbeca iria ciothe ũrenda, mbeca ũrona nĩ igũgũteithia kana nĩ ikũhota gũkũguna.

Kaingī nī ūkoraga mūndū agītua kūambia wīra agakorwo ndarī mbeca nī ūthiaga kwa Zenka ūkahoya mbeca icio na matikūimaga ūgatuīka wa kūheo na ūgakorwo nī ūkūhota kūambia wīra ūcio. Na andū angī no mahoyaga ngombo cia gūcokia ciana cukuru ūgakorwo mūthenya wa gūcokia ciana cukuru nī ūkinyire na ndūrī mbeca cia gūcoka cukuru nī ūthiaga App īno ya Zenka ūkahoya ngombo na magakūhe na ūkahota gwībanga na matigūtengeragia, ūrīhaga o kahora kahora rīrīa wona mbeca icio.

Wa mbere no nginya ũkorwo na wendi, na ũgĩ wa kũhota gwĩka ũndũ ũyũ. Wa kerĩ no nginya ũhote gũkorwo ũkĩhũthĩra macini ici cirutaga wĩra ũyũ, tondũ ndũngĩhota kũũruta ona waũmenya kũũruta, ndũngĩhota kũũruta ũtakohata kũhũthĩra macini iria ihũthĩragwo. Ũcio ũngĩ no nginya ũkorwo na macini cia kũhũthĩra, tondũ ona ũngĩmenya ũndũ ũyũ na ndũrĩ macini, ũndũ ũyũ ndũngĩgũteithia. Kogwo no nginya ũkorwo na macini, na ũkorwo ũkimenya kũmĩhũthĩra, na ũkorwo na wendi wa kũruta wĩra ũcio.

Gũkorwo nĩ ĩrakorwo ĩkĩgitĩra arũaru othe, mũno mũno mũrũaru ũria ũtarĩ na mbeca, gũkorwo akĩrigitwo ũrĩa kwagĩrĩire. Kũngĩkorwo na mũrimũ o wothe ũngĩumĩra hi na hi, kana angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ atũire na mũrimũ ũcio, wathi thibitarĩ wĩna kandi ĩno nĩ ũrateithĩrĩrio kũrigitwo hatarĩ marĩhi. Mũno mũno arũaru arĩa marũarĩte mĩrimũ mĩnene mĩnene ta cancer, mĩrimũ ya ngoro, ona kana mũtumia akĩheo mwana, na akorwo ndarĩ na mbeca njiganu, rĩrĩa ũgũkorwo wĩna kandi ĩno, nĩ ũrathiĩ na ũkarigitwo hatarĩ marĩhi.

Gũkorwo kwĩna gĩthoma gĩa bure gĩa cukuru cia mũthingi na cukuru cia cekondarĩ, kũrĩa ciana ciothe nĩ irahota gũthoma onokorwo mũciari waku ndarĩ na mbeca, mwana ũcio nĩ arahota gũthoma tondũ macukuru maingĩ nĩ ũrakora nĩ irakorwo ci cia bure. Ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo kwĩna gĩthomo kĩa CBC, kĩrĩa kiumĩrĩte gĩthomo-inĩ, na kĩrĩa kĩrahotithia mwana kũmenya kĩrĩa angĩhota gũkorwo agĩka na kĩrĩa angĩhota gũkorwo agĩthondeka, kana kũhotithia mwana kũmenya ũrĩa abatie gũkorwo agĩikara, tondũ macukuru-inĩ mau nĩ ũrakora nĩ marathondeka maũndũ maingĩ, magathiĩ nginya nja wa macukuru gwĩka maũndũ, kogwo ũndũ ũcio ũkamateithĩrĩria mũno mũtũrĩre-inĩ, na magakorwo makĩmenya wega kĩrĩa mũndũ angĩhota gwĩka.

Nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrora ngombe citũ wega, gwakinya nĩ ũgĩma wa mwĩrĩ, nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ kana kũrĩa kwega kwa ngombe. Harĩa wagĩrĩirwo hĩndĩ ciothe, ngombe ũka hakikisha ĩna maĩ maiganu, na gũtigĩrira harĩa ngombe ĩraikara nĩ hega, na nĩ hatheru.

Nĩ kũrĩ ngombe cia iria, iria cireithagio kaingĩ nĩgetha mũndũ ahote kuona iria rĩake, iria angĩnyua kana iria angĩhũra bicara narĩo. Mũno mũno andũ aingĩ marĩithagia nĩ ũndũ wa kũhũra biacara, ĩrĩa ĩgũteithagia kuona ciringi yaku. Tondũ rĩrĩa ũgũthi ũkame iria rĩu, nĩ ũgũthi ũmĩrie thoko na wendie na wone ciringi yaku. Na no kũrĩ ngombe cia nyama, iria nacio cirĩithagio, nĩgetha mũndũ ahote kwendia ngombe ĩyo, ĩgathĩnjwo ĩtuĩke nyama. Iria nyingĩ cikoragwo citiciaranaga, nyingĩ ciacio cikoragwo o nĩ cia kũrĩithia nĩgetha ciendio, cigathĩnjwo, citwĩke nyama. Iria onacio cikũheaga mbeca tondũ nĩ ũrĩithagia ngombe ĩyo, kuma ĩ nini, nginya ĩkaneneha, na rĩrĩa mũgũri agũka agũre ngombe ĩyo, nĩ akũgũra mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa wamegũrire, kogwo hagakorwo nĩ ũrakorwo na mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa warĩ nacio mbere.

Gũkorwo makĩrigita mĩgũnda yao, ta gũkorwo makĩrigita tíĩri, ona no ũkorwo tĩĩri ucio ti mũnoru, kana tĩĩri ucio wĩ na mĩrimũ. Tĩĩri ucio nĩ wagĩrĩirwo kũrigitwo, ũgatondekwo ũkeheria mĩrimũ ĩyo. Na o ho magakorwo makĩhota gũkorwo makĩhanda mahuti ta thara, ũrĩa ũngĩhota gũkũria ngombe, tondũ ndũngĩhota gũthondeka ngombe kana kũrera ngombe na ndũrĩ na mahuti, kana korwo mũgunda waku wĩna tĩĩri mũrwaru. Kwoguo no uhande mahuti maku, na mahuti mau maage gũkũra. Uguo mũndũ nĩ aagirĩirwo kũrigita tĩĩri wake ũrĩa wĩ mũgũnda, na akorwo akĩhanda mahuti maingĩ.

Nĩ ũteithagĩa gũgakorwo kwĩna wandandũku wa mawira, kana mawĩra makaimĩra maingĩ, na oho ũgakora andũ nio mareyandĩka oo enyewe. Tondũ rĩrĩa mũndũ akũrĩithia ngombe ta icio, nĩ ũkoraga nĩ arendia iria rĩake, akona mbeca ciake. Na angĩ ũgakora nĩ ngũkũ mararĩithia, ũgakora mararĩithia ci cia kwendia kana okorwo ngũkũ ticio cia kwendia, ugakora nĩ arendia matumbĩ macio, marĩa akorogota, atware thoko, na one mbeca ciake. Kogwo nĩ gũkoretwo na wandandũku wa mawĩra, na gũgakorwo na andũ matiragiĩka mũno gwetha wĩra, tondũ mũndũ nĩ arahota kwĩyandĩka. Oho gũgakorwo kwĩna ũnyihu wa ngaragu, to nĩ ũrakora mũndũ gwake wĩna iria rĩaku, ndũrathi kũgũra iria rĩu, ũgakora nĩ ũrakorwo na ũnyihĩru wa kũhũthĩra mahũthĩro, gũkorwo ndũrahũthĩra mbeca kũgũra iria. Kogwo ũgakora nĩ ũrahota kũiga mbeca ciaku, na ndũrahota kũhũthĩra mbeca ciaku nyingĩ.

Nĩ gũteithagia na gũkorwo gũkĩongerera mahiũ, gũgakorwo na wongerereku mũnene wa mahiũ, tondũ mahiũ mau rĩria metia ndume, kwa mũhiano kĩndũ ta ngombe rĩrĩa ĩgetia ndume, nĩ ũkoraga thutha wa mĩeri kenda, ngombe ĩyo nĩ yaciara na nĩ yagĩa gacau. Kogwo gacau kau nĩ gakũongerereka na kanenehe na gatuĩke ngombe ĩngĩ. Ũgakora ona gacau kau nako nĩ kaneneha na getia ndume, nako kagĩa gacau kangĩ, kogwo nĩ gũteithagia kuongerereka kwa mahiũ mũno na ũgateithia mahiũ maingĩhe.

Wa mbere nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩnyitaga mahiũ, nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩna ũthecani wa janjo, iria cigitagĩra mahiũ gũkorwo cikĩnyitwo nĩ mĩrimũ. Ũcio ũngĩ nĩ thoko ĩrĩa andũ matwaraga. No ũkorwo nĩ ũrarera mahiũ maku, ũkorwo ũrarera mahiũ ma kwendia, ũgacoka ũkaga thoko. Kogwo nĩ kwagĩrĩirwo gũthondekwo thoko, cia mahiũ marĩa mararĩithio. Ũcio ũngĩ nĩ ũthũku wa barabara. Nĩ ũkoraga andũ aingĩ nĩ marareithia mahiũ mao me ma kwendia, no rĩrĩa maigana kwendia, ũgakora mũndũ ũcio nĩ aremwo kumĩrĩa nĩ ũndũ wa bara gũthũka. Kogwo nĩ kwagĩrĩirwo thirikari ĩthondekere arĩmi acio marareithia mahiũ bara, nĩgetha makahotaga kũreithia mahiũ mao wega, makimenyaga nĩ makahota kũmendia na kũhota kũmaimeria thoko-inĩ iria ci hakuhĩ.

Ya mbere nĩ ngombe, iria ndungataga na thutha ũcio cigoka kũhe umithio wa mbeca na umithio wa iria. Harĩa nĩ ũkoraga ona nĩ njikaraga mũno itarĩ ndĩramenya thogora wa kũgũra iria, menyaga wa kwendia. Tondũ ndĩna ngombe yakwa, ndĩngĩthi kũgura iria nĩ ngũnywa iria rĩakwa, na oho nyendie iria rĩu na nyone mbeca ciakwa. Wa kerĩ nĩ ngũkũ iria ndeithagia cigatuĩka cia kũhe matumbĩ, ngendia matumbĩ mau, ngona mbeca ciakwa njega iria cihotaga kũnjiga. Ũcio ũngĩ, ngũkũ cia kwendia, iria njigaga ngũkũ ci cia kwendia, ngarera twĩ tũnini, cikaneneha, ngatwĩka wa kwendia ci ngũkũ nene, na ũgakora mbeca iria wahũthĩrire ci tũcui, nĩ irakũhũrĩra maita na ũrĩa ũkwendia ci ngũkũ nene, tondũ ci ngũkũ nene nĩ nyendagia mbeca nyingĩ gũkĩra ũrĩa ndahũthĩrire. Ona ndagũra irio cia ngũkũ, nĩ ũkoraga ona wendia ngũkũ icio nĩ iragũcokeria mbeca iria wa hũthĩra na kũgũra irio icio.

Nĩ iteithagia na gũkua mĩrigo mĩritũ, na gũthiĩ thabarĩ nene, ona gwĩ kumu ona itarĩ na maĩ, nĩ ithiaga thabarĩ nene. Na no citeithagia na kũhe mũndũ iria na nyama, harĩa iria ciarĩo cikoragwo na ũguni mũnene mwĩrĩ-inĩ witũ. Na no ciũĩkaine na ũhoti wacio, wa kũhota gũkua mĩrigo, na gũkorwo kũruta wĩra mũritũ, ona gwĩ kũmũ, itarĩ maĩ, kana ci nyotu, kana ci kũndũ kũmũ mũno, nĩ cihotaga gũthiĩ thabarĩ nene mũno cikuĩte mĩrigo mĩritũ.

Nĩ ndigagĩrĩra harĩa ndirahera mahiũ makwa irio, nĩ hatheru biũ, na hatirĩ na gĩko, ũndũ ũrĩa ũgiragĩrĩria mahiũ makwa kũgĩa mũrimũ. Na ngatigĩrĩra harĩa irarĩra, he handũ igũrũ, ũndũ ona hatingĩgĩa tĩri, kana mahiũ mangĩ moke maingĩre ho. Ũcio ũngĩ, ngĩciarithania mahiũ makwa, nĩ ndigagĩrĩra ndĩna mahiũ ma mũthuri na mahiũ ma mũtumia, nĩgetha rĩrĩa ndĩrenda ci ciarane, nĩ ndĩcitukanagia na cigatuĩka cia gũciarana.

Wagi wa mbeca nĩ ũmwe wa mathĩna manene, marĩa ngeragĩra rĩrĩa ndĩrarĩithia mahiũ makwa. Ta kwa mũhiano nĩ ũkoraga ta, mahiũ ta ngombe irio ciacio nĩ ithirire, kana ta ngũkũ, irio nĩ ithirire na ndũrĩ na mbeca cia kũgũra irio ingĩ. Kogwo nĩ menyaga ndĩna wĩra ũngĩ kando, o tiga kũrĩithia mahiũ, ũrĩa ũhotaga kũhotithia irio icio cia thira, ngahota kũgũrĩra mahiũ makwa irio. Ũcio ũngĩ nĩ mĩrimũ, iria itoragia mahiũ makwa, harĩa menyaga hĩndĩ ciothe ngombe ina mũrimũ, nĩ ndeta ndagĩtarĩ wa ngombe, na ngombe igatuĩka cia kũrigitwo kana mahiũ mangĩ magatwĩka ma kũrigitwo, nĩgwo citigatuĩke cia gũkua kana cikorwo citirahe umithio ũrĩa wagĩrĩire.

Nĩ gũtigĩrĩra kĩrĩa ũrarĩma mũgũnda-inĩ waku, nĩ wa kĩrĩma na kĩyo, na warĩma na njĩra nene, na wa kĩongerera biũ, angĩkorwo kĩrakinyĩte gatagati wa mũgũnda, ũgatigĩrĩra nĩ wakĩhanda rĩngĩ na kĩaingĩha, tondũ rĩrĩa wĩna ũrĩmi mũnene kana rĩrĩa wongerera indo ciaku iria ũrahanda, nĩ ũkoraga nginya aruti a wĩra nĩ ũramenda aingĩ, kana nĩ ũrenda kuongerera aruti a wĩra tondũ nĩ ũkoraga maciaro nĩ maraingĩha, na arĩa mekwo ũgakora ona nginya matiraigana.

Nĩ ndigagirĩra nĩ ndacihe irio iria ciagĩrĩire, irio iria cibatie kuongerera mĩrĩ yacio hinya, na iria cibatie gũkorwo cikĩheo mahiũ nĩgetha mahiũ magĩe hinya. Ũcio ũngĩ nĩ ndigagĩrĩra thutha wa thikũ citiganĩte nĩ ndeta ndagĩtarĩ wa mahiũ, agoka akarora mahiũ makwa, ona angĩkorwo ti marũaru, rĩmwe ni marũaraga na ũkaga kũmenya, ũkarigagwo nĩ kĩĩ, mahiũ maku mataraimia ũrĩa magĩrĩirwo kumia. Kogwo nĩ ndigagĩrira nĩ ndeta ndagĩtarĩ wa mahiũ, agoka agacirora ona angĩkorwo ti marũaru, hagakorwo nĩ ndĩramenya mahiũ makwa nĩ mega hĩndĩ ciothe.

Wa mbere nĩthimagwo gĩthimi kĩa mũrimu wa mũkingo, ũrĩa nĩ nyendaga gũikara ngĩmenyaga kana ndĩ naguo kana ndirĩ. Kwoguo rĩrĩa ndathiĩ gũthimwo, no nginya thimwo ithimi icio cia mũrimũ wa mũkingo. Wa keerĩ nĩ gĩthimi kĩa mũrimũ wa cancer , mũno muno mũrimũ wa cancer ya nyondo ũrĩa ũnyitaga atumia kaingĩ, na mũtumia agakorwo ndaramenya e naguo. Kwoguo rĩrĩa ndathiĩ gũthimwo, maita maingĩ nĩ thiaga gũthimwo mũrimũ ũcio wa cancer ya nyondo.

Thĩna wa mĩrimũ ya mahiũ, ĩrĩa ĩ thĩnagia kaingĩ kaingĩ, nĩ gũkorwo mahiũ makwa nĩ maingĩ, kogwo nĩ ũkoraga ĩmwe ya rũara nĩ ĩragũatia mahiũ maya mangĩ, harĩa ndigagĩrĩra o hĩndĩ, ndagĩtarĩ wa mahiũ nĩ oka arora onokorwo ti ndũaru, kana ngombe yarũara kana kĩndũ kĩngĩ kĩa rũara, ngeta ndagĩtarĩ wa mahiũ itagũikara nĩgetha ndĩgakorwo yagwatia ici ingĩ.

Nĩ ndigagĩrĩra nĩ ndahota gwĩbanga wega, ngatigĩrĩra irio cia mahiũ makwa itiraga, kana angĩkorwo nĩ mahiũ marabatara mahuti ta ngombe, matiraga, ngahota gwĩbanga wega ngamaiga hau, kogwo rũcinĩ rwaka nĩ njũkĩraga ngamba ngahe mahiũ makwa irio kana mahuti na maĩ, nĩgwo hote gũthiĩ mũgũnda-inĩ, kũrĩma irio ciakwa, harĩa ndahe mahiũ makwa irio nĩ hotaga gũikũrũka kĩanda, na ngahota kũrĩma irio ciakwa wega.